Nĩ indo nyingĩ mũno kana nĩ ũmenyo ũmwe mũnene mũno ũbataragwo wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩ tũrona ũyũ nĩ ũrĩmi na ũrĩmi ũyũ nĩ wa nĩwa nyeni mũrĩmi akĩrĩma nyeni nĩ ũthiaga ũgakora nĩ arabara ũmenyo mũingĩ mũno tondũ nĩarabatara gũkorwo akĩmenya ũrĩa e kũrĩma nyeni ĩyo yake to gũthiĩ kũmĩhanda mũgũnda o ũgũo nĩabataraga akorwo en ũmenyo ũcio wa gũkorwo akĩmenya nyeni ĩyo wamĩhanda nĩ itagĩrĩrio maĩ ĩkarĩmĩrwo na ĩkarorwo wega nĩgetha ĩgakũra ĩ na njĩra njera na yakũra ĩna njĩra njega ũgakora nĩgũo ũkoraga nĩwakorwo wĩna maũmĩrĩra mega mũno na maũmĩrĩra macio ũgatwĩka atĩ nĩmarateithia gwakũ kana nĩmarateithia andũ arĩa mũhũhanĩrĩirie nao.

Niĩ no ndarĩrĩe nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tondũ nĩ ndĩrona aya nĩ andũ mena iciko, na mena theci na icembe. Nĩ andũ marageria kũharagania handũ mamunyĩte tũrona tokorwo nĩ marigũ mao marakoretwo mamunya hau, na maharagania handũ hau mahathondeke, maake okorwo nĩ ta nyũmba. Kũguo nĩ tũrona rũrĩrĩ-inĩ ruitũ andũ nĩ mageragia gwaka nyũmba ciao cia gũikara, no rĩu ũgakora kũrĩa maraikara kwĩna ihũrũrũka, kana nĩ gũikũrũkĩte. Ũgathiĩ ũgakora waka nyũmba yaku ũũru na ũkorwo ona wĩna ũhoro wa nyũmba yaku ĩkorwo ĩna ũhora wa kũgũa. Kũguo andũ nĩ meragwo makaharĩrĩa mũthingi wao wega. Nĩ tũrona andũ aya nĩguo marageria kwenja, maharaganie mũthingi wao nĩgetha harĩa magwaka nyũmba ĩyo magiĩ na ũhoro wa gũkorwo nyũmba ĩyo nĩ yakwo wega na nĩ yaikarwo. Na andũ acio nĩ matũũra hau mĩaka mĩingĩ ũgakora andũ nĩ magĩa bamĩrĩ. Ona to mũndũ aneneha athiaga, akerwo thiĩ akerwo thiĩ we wĩikarie. Kũguo nĩguo niĩ ndĩrona haha. Ũguo nĩguo ndĩrona nĩguo marageria gwĩka.